Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ nĩ ihinda rĩrĩa kwarĩ na mũrimũ wa Corona bũrũri-inĩ wa Kenya, ngakorwo ngĩciria maũndũ marĩa mahanĩkire ta gũkorwo na ngarama nditũ ya mũtũrĩre, andũ gũikara manyũmba-inĩ mao, makanitha kũhingwo, mathukuru na ũthii na na mbere ũgĩtuĩka wa gũcoka thutha mũno thĩiniĩ wa bũrũri.